Nĩgũgĩkoragwo mĩthemba mĩingĩ ya ũrĩmi ta matharũ maya magĩtagwo ma kanora. Matharũ maya nĩmagĩkoragwo makĩruta kĩro kĩa mũthemba wa yerũ, namo matharũ ta maya nĩmagĩkũraga mbegũ iria igĩkoragwo irĩ njirũ. Nacio mbegũ ici cigacoka igĩtwarwo kũrĩa macini-inĩ, nĩgetha igĩkoragwo ikĩhihwo maguta. Magũta maya nĩmagĩtũmĩkaga harĩ maũndũ maingĩ ũmwe wamo arĩ ta kũruga irio, kana hihi ona maũndũ mangĩ na maguta maya makoragwo magĩthondekwo nginya maguta ma gũkorwo makĩhakwo njuĩrĩ ma airĩtu.

Nĩ gũgĩkoragũo na irio mĩthemba mĩthemba, iria cigĩkũraga gũkũ ũhoroini wa rurĩrĩ. Nagũo mbegũ ta ĩno, nĩ ĩkoragwo ĩgĩkĩhurwo rwamba, nĩngetha ĩgakiuma rwamba rũrĩa ĩgikoragwo ĩkũrĩte naruo. Na yarĩĩkia gũkĩhurwo, nĩ ĩgĩcokaga ĩgagĩthambio, nĩ getha ĩgagĩkorwo ĩgĩkiuma gĩko. Na gũkiuma hau, mũndũ nĩagĩkoragwo akĩmĩatũra maita merĩ nĩ geetha ũgĩkorwo ũkĩrĩa kĩrĩa gĩi thĩiniĩ wa mbegũ ta ĩno. Nacio ti indo irakĩrĩ nyingĩ mũno hau kabere-inĩ no riũ nĩ ikĩingĩhĩte kũndũ kũingĩ na andũ aingĩ nĩmarakĩmĩrĩa.

Ngano nĩgĩkoretwo ĩkĩhandwo kũndũ kũingi mũno. Nayo ngano ikoragwo ĩkĩhandwo rũriĩinĩ rũaraganu nĩ gũkorwo ĩkoragwo ĩkĩhandwo na macini. Na ĩngĩ ĩgakorwo ĩkĩhandwo nĩ andũ, ĩgĩkoragwo ĩgĩitĩtwo nĩ andũ narĩo itinga rĩgagĩcoka rĩgoka rĩgakĩrĩma kũu nĩ getha ngano ta ĩno ĩgĩtuĩke ya gũkĩrĩmwo, nayo ngano ĩno yagĩtuĩka ya gũkĩrĩmwo kũndũ ta gũkũ nĩkũbataraga gũtigagĩkorwo na matĩa manene nĩ gũkorwo nĩgũgacoka gũkĩingĩre macini ĩrĩa ĩtagwo kĩgethi nĩ getha ĩgĩũke ĩkĩgethe ngano ta ĩno.

Irio cia ngano nĩ indo igĩkoragwo ikĩrĩmwo kũndũ kũrĩa kwaraganu, na gũkĩrĩ na mĩgũnda mĩnene nĩamu ngano ndĩkĩendaga gũkĩhandwo kanyamũ kanini nĩamu wĩra mũingĩ wayo ũgĩkoragwo ũgĩkĩrutwo na macini. Gũkĩrĩmwo gũgakĩrĩmwo mũno na matinga nagũgacoka gũgagĩitwo ngano kũu either andũ magakĩmĩnyagia na moko kana ũgagĩkora atĩ nĩ macini ingĩ ĩgũgĩkorwo igĩ kĩhanda ngano ta ĩno, yakĩrĩkia gũkĩmera ngano ĩno nĩhotaga gũkorwo ĩgĩkĩhũrwo ndawa nĩ ũndũ wa tũmemenyi tũrĩa tũkoragwo kuo kũndũ ta gũkũ na nĩ getha ĩgacoka ĩkĩ necoke ĩkĩgethwo.

Mĩmera nĩgĩbataragwo gũkorwo ĩgĩkĩrĩmĩrwo mũno nĩngũkorwo ĩgĩgĩteanĩrĩo koũ mũgũnda-ĩnĩ, nĩmeragĩrĩrwo nĩ rĩa mũno rĩrĩa rĩkĩhobanagĩrĩa mĩmera ta ĩno naĩhenya mno. Nayo mĩmera ta ĩno ya kĩhobanĩrĩo nĩ rĩa ta rĩrĩ nĩgĩkĩtheragarara na ĩgagĩkorwo ĩtagũgĩkora wega. Rĩa ta rĩrĩ rĩkĩendaga gũkorwo rĩkĩremerwo nĩ andũ nĩgetha magagĩkĩhota gũcagoranĩa rĩa na mĩmera kũrĩa ĩkĩrĩ. Nĩgetha mĩmera ta ĩno nĩgĩcokanga ĩgakĩheo nyũmũ, wakĩmekonyera rĩa nĩgetha ĩgagĩcokererĩa rĩrĩ wayo.

Nĩ gũkĩrĩ mĩmera mĩingĩ mũno ĩrĩa andũ magĩkoragwo ma gĩkĩrĩma gũkũ gĩkũyũ-inĩ. Mĩmera ta ĩno nĩ mũmera ũrĩa ũgĩtagũo wa waru, nĩ gũkorwo waru nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩo mũno gũkũ gĩkũyũ-inĩ na nĩ koragwo ĩ kĩrĩyo ĩ ya mĩthembamĩthemba kana ĩkĩrĩyo ĩrugĩtwo na maundũ mwanya mwanya ta kũrĩ andũ makĩrugaga na yo hihi irio ingĩ ta gĩthere kana hihi igakĩruga irio ingĩ ta mũkimo kana gũkĩrĩ arĩa angĩ makĩ mĩũaga ya kũruga kĩndũ ta chips. Nayo waru ta ĩno ĩkĩenjagĩrwo mĩkaro na ya kĩenjerwo mĩkaro ĩgagĩcoka ĩgakĩhandwo na ya rĩkia gũkĩmera ĩgagĩkorwo ĩkĩrĩmĩrwo ngina rĩrĩa ĩgakĩruta mahũa kwonania atĩ nĩ yambĩrĩria gũgĩkĩra waru ĩgagĩthikĩrĩrwo na ĩgagĩcoka ĩgakĩgethwo.

Ng'ombe nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩmwo cĩkĩrĩe cĩa nyama kana hĩhĩ cĩkĩrĩe cĩa ĩrĩa. Onagũgĩtũĩka Ng;ombe ĩrĩa ũgĩkĩonaga ĩgĩkĩrĩ ndũne, ĩcĩo ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩmwo mũno mũno nĩũndũ wangũgĩkoragwo cĩgĩkĩrĩe cĩa nyama. Na cĩo ng'ombe ta ĩcĩ rĩrĩa cĩagĩgĩcĩra tũcao, nĩtũkoragwo tũkĩamũranĩo mwanya. Nĩgetha tũgagĩkorwo tũgĩkĩrorwo twĩwĩka, na tũkaheo ĩrĩo cĩa tũcao tũrĩtwĩka nĩgetha tũtwĩke tũgũgĩkora nĩhenya na gũgĩkora wega. Tũcaũ tatũtũ nĩtũgĩkoragwo tũkĩheo ĩrĩa rĩa nyĩna, na ndoo kana hĩhĩ mũnyonyĩ nĩgetha tũgagĩkora twĩ na hĩnya tũtĩkagĩo nĩ mĩrĩmũ.

Kũndũ kũrĩa gũgĩkoragũo gũgĩkĩrĩmũo, andũ nĩmagĩkoragũo makĩrĩma mĩgũnda ta ĩno, magagĩkorwo magĩkĩaragania kĩndũ kĩrĩa gĩgĩtagwo gĩito, tũnini tũnini nĩgetha magagĩkorwo makĩhanda mũmera igũrũ wa gĩito ta gĩkĩ. Kuma gĩito kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngi, gĩkoragwo gĩkĩhakanĩtio nĩ mũkaro wa kĩdu feet ta ĩmwe, nĩgetha gĩkĩonanie atĩ hau nĩho hagagĩkorwo hihi hakĩri kĩito kĩa mbere guthi kĩrĩa kĩngi na hau niho mimera yakorwo ĩgĩkinyĩte ya gĩito kĩu kĩa mbere, naguo andũ nĩmagĩchokaga magekĩra mĩberethi kũu igũru ĩrĩa ĩtagwo ya drip nĩgetha magakĩhota kũhe mĩmera ta ĩyo maĩ.

Nĩgũkĩrĩ ũrĩithia wa mahiũ kũrĩa mahiũ ta maya magĩkoragwo magĩgĩtwarwo na kũu gĩthaka-inĩ, magagĩthiĩ gukĩĩharĩra mo menyewe, namo mahiũ ta maya nĩ magĩgĩkaga wega mũno, nĩ gũkorwo mĩtĩ ĩrĩa mĩingĩ makĩrĩaga ĩgĩkoragwo ĩrĩ ndawa to nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio, mahiũ ta maya matikĩgiagwo nĩ mĩrimũ, na magĩkoragwo na raithi mũno gũkĩrĩithia nĩ gũkorwo mahiũ maya mahiũ ta maya kĩrĩa mararĩa gĩkoragwo kĩmeretio nĩ mbura ya Ngai, na matigĩkoragwo ma garama ya gũgĩkorwo mũndũ agĩkĩgũrĩra mahuti ta maya, ona gũgĩtuĩka mahiũ magĩra makĩrĩa magĩcokaga magagĩcoka na muciĩ gĩcegũ-inĩ kĩrĩa makĩhingĩragwo nĩgetha magĩkome ũtukũ.

Thamaki nĩgĩkoragwo ĩgĩkarangũo, na gĩtũngũrũ, na nyanya nĩgetha ĩgagĩtuĩka ya gũkorwo ĩkĩrĩo. Na irio ingĩ cia mĩthemba ĩrĩa ĩkĩrĩagwo gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, na irio icio nĩtacio cigĩtagũo ngima. Na irio icio nĩigĩkĩrĩirwo mũno nĩ andũ aingĩ, nĩgũkorwo nĩigĩkoragwo na cama mũno, nayo ngima nĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ mũtu wa mbembe, ũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩtwo maĩ-inĩ, marĩa makĩrĩkĩtie gũtherũka. Na mũndũ agagĩkĩra mũtu ũcio o kahora o kahora, kinya rĩrĩa ũrĩkĩona mũtu ũcio atĩ nĩwomĩrĩria, na ũgagĩkorwo ũrĩ kĩndũ gĩtakĩrĩ kĩũmũ mũno, na gĩtakĩrĩ gĩtweku mũno, nakuo ũgagĩikara ũgĩcamaga ngima ĩno nĩgetha ndĩgagĩcure na nĩgetha ũgĩkorwo ũkĩigua nĩyakĩhĩa.

Ũhoro wa mĩgendere ya mĩrigo ũrĩgĩkoragwo ũrĩ ũndũ mwega. Naguo mĩrigo ĩno ĩgĩbataraga ĩgagĩkorwo ĩkĩohetwo wega ĩgagĩ korwo ĩgĩkĩrĩtwo indo ta irĩti-inĩ ĩgagĩkorow ĩgĩthaĩtwo wega biũ nĩgetha mũrigo ta ũyũ rĩrĩa wa gĩkĩrwo kũndũ ta kũu ngari-inĩ kana wakĩ neanwo nĩ getha ũgĩtwaro kuma gĩcigo-inĩ kĩmwe ngina kĩrĩa kĩngĩ ndũgagĩkorwo ũgĩgĩthũkanga, nĩgũkorwo indo iria andũ magĩkoragwo magĩ tũma kuma gĩcigo-inĩ kĩmwe ngina kĩrĩa kĩngĩ matikĩendaga ikorwo igĩthũkanga nĩgũkorwo nĩ indo cigĩ koragwo cicia bata na rĩngĩ na rĩngĩ nĩ indo iragĩthi gũkiuma mbeca.

Thamaki nĩ igĩkoretwo igĩgĩtegwo kũrĩa njũi-inĩ kana ndemu-inĩ kana o na andũ arĩa magĩkagwo makĩenjete ndemu ciao kũrĩa nini kũrĩa mĩgũnda-inĩ, thamaki ta ici no igĩkoragwo igĩkiuma kũrĩa maria-inĩ. Nacio thamaki ta ici cigĩkoragwo igĩgĩthĩnjwo na igagĩkorwo igĩkĩrutwo nguo iria igĩkoragwo irĩ mwena wa igũrũ, nĩgetha igagĩcoka igagĩkorwo igĩgĩikio maguta-inĩ mahiũ nĩgetha igĩtuĩke cia gũkĩenderio andũ magĩtuĩke a gũgĩthiĩ gũkĩrĩa, kana mũndũ agakĩgũra ĩkĩrĩ njĩthĩ o ro ũguo, agagĩthiĩ agakĩrugĩra gwake mũciĩ nĩ getha agĩkĩrĩe.

Mĩmera ya mbembe nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩmwo kũrĩa ng'ũndũ-inĩ iria cigĩkoragwo cirĩ nene, nacio mbembe ta ici nĩ ikĩhandagwo kwa ũingĩ mũno, na ciagĩtuĩka atĩ nĩ ciagĩkinya nĩ ciagĩkũra, andũ nĩ magĩtagwo nĩgetha magakĩrenga mabebe ta marĩa magagĩcoka magagĩkohora mbembe ĩyo magagĩciĩkĩra makũnia kana magagĩciĩkĩra thĩ-inĩ wa tũragita, tũrĩa tũgĩkoragwo kũndũ ta kũu nĩgetha tũgĩkorwo tũgĩtwara, kũrĩa mbembe ici igũgĩthiĩ gũgĩthandũrĩrwo kana ikĩambe ikĩanĩkwo nĩgetha ikĩũme na igĩthiĩ na mbere na gũkĩũma wega biũ, nĩgetha citigagĩkorwo irĩ cikĩrĩ hehu atĩ harĩa cirĩgĩkorwo cikĩigwo thitoo nĩ irĩgĩbutha.

Mbembe rĩrĩa ciakĩgethwo mĩgũnda-inĩ, andũ nĩ magĩkoragwo magĩcikohora na magagĩciũnũra mahuti marĩa magĩkoragwo marĩ ma igũrũ, magacoka mbembe ta ici, magagĩkorwo magĩcikia thĩ-inĩ wa turera cia tũragita, tũrĩa tũgĩkoragwo tũgĩgĩkua nĩgetha tũgĩtware kũrĩa mbembe ici cigũgĩkorwo cigĩthiĩ gũgĩthandũrĩrwo kana okorwo itigũgĩkorwo igĩthandũrwo cigagĩkorwo igĩkĩanĩkwo nĩgetha cigĩthiĩ na mbere na gũkĩũma wega biũ, atĩ ũndũ mbembe ĩyo o na ĩngĩcoka ĩkĩgwo makũnia-inĩ, ndĩgagĩkorwo ĩgĩgĩbutha.

Mahĩũ marĩa tũgĩkoragwo tũkĩreĩthĩa mũno mũno ĩndo ta ng'ombe kana mbũrĩ, nĩmagĩkoragwo gũgĩkĩnyerĩra atĩ nĩmekũhothĩrwo ta ĩrĩo. Nagũo mangĩkĩnyererea ũndũ ta oyũ, andũ nĩ magĩkoragwo magĩthenja mahĩũ ta maya. Ũgagĩkorwo ũkĩrenga mahĩũ macĩo ngĩgo nĩgetha ĩgagĩtũĩka nĩ ya gĩkũwa. Ya gĩkĩrekĩa nĩ gũkũwa nĩkĩyaragĩrwo mahũtĩ nĩgetha ũgũgagĩcoka gũĩtwa athĩnjĩ. Kana agĩkorwo nĩwe ũgũgĩthĩnja ũgagĩkorwo ũnorete tũhĩũ twaku wega, nĩgetha mũgagĩtũĩka akũmĩrũta rũwa. Nĩgetha mwakerekĩa kũrũta rũwa mũkameharerĩa, nĩgetha ĩgagĩtũĩka ya gũkĩregagwo ĩrĩ nyama nyama. Nao andũ magĩtũĩkĩ akũrũga nyama ta ĩno.

O ng'ondu nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩtrwo kũrĩa rũrũ-ĩnĩ, nĩgetha ĩgĩgĩkorwo ĩkĩharĩra ĩrĩo kana nĩmo mahuti marĩa magĩkoragwo okũu gĩthakaĩnĩ. Ng'ondu ta ĩcĩ nĩikĩrĩaga mahuti ta maya, na ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩrĩrĩa ngĩnya nyekĩ ĩrĩa ĩragĩkorwo ĩgĩkĩmera, rĩrĩa mbũra yagĩkorwo ĩgĩkĩũra. Nacĩo ng'ondu ta ĩcĩ ĩkĩrĩ njega nĩgũkorwo, ĩtĩgĩkoragwo na mĩrĩmũ mĩngĩ na ĩtĩkĩrĩe na thogora mũnene wa gũkĩreĩthĩa. Nĩgũkorwo ĩgĩkoragwo ĩkĩrerĩa mahuti marĩa maragĩkũra, okũu gĩthakaĩnĩ gũtakĩrĩ mũndũ ũgĩkorwo agĩkũenderĩa. Koguo cĩĩna raĩthĩ mũno harĩ ũraĩthĩa wacĩo.

Ng'ombe ĩrĩa ĩgĩgũkorwo ĩkĩreĩthĩo na kũrĩa rũrũ-ĩnĩ, mũno mũno ng'ombe ĩrĩa tũgũgĩkorwo tũkĩraĩthĩa nĩ ũndũ wa nyama. Kana cĩtakĩrĩ cĩa ũhoro wa gũgĩkorwo ĩkũrũta ĩrĩa rĩngĩ, nĩ ĩkoragwo rĩrĩa rĩowa rĩakĩara mũno nĩĩthĩga kwĩgĩtĩa kũndũ kĩrũrũ-ĩnĩ kũrĩa cĩngĩkoragwo cĩkĩona mĩtĩ. Kwoũgũo nĩgũkĩrĩ bata mũno, ngũkorwo gũkĩhandwo mĩtĩ kũrĩa ng'ombe ta ĩcĩ cĩrĩgethĩaga ngũkerĩa, nĩgetha ĩtĩgagĩtũweka cĩa gũgĩtorerĩo nĩ rĩũwa kũũ rũrĩaĩnĩ, kana koũ cienĩne ta ĩcĩ.

Ũhoro wa maĩ nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩ na maũndũ maingĩ nĩ gũkorwo atĩ kaingĩ kũrĩa andũ magĩkoragwo magĩgĩikara gũtigĩkoragwo na maĩ ĩmwe kwa ĩmwe, no ningĩ andũ nĩ makoragwo magĩetha indo ta mĩtũngi, mũgagĩthiĩ kũrĩa maĩ ta maya marakĩoneka mũgagĩtuĩka a gũtaha kou, nayo njĩra ĩmwe ĩrĩa yakĩrĩ ho ya gũgĩkua mũtũngi ya mũndũ wa mũgĩkũyũ kana rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ mũtũngi ũcio ũgagĩtuĩka wa gũkĩohwo na mĩkanda, wakĩohwo na mĩkanda, ũgagĩtuĩka wa gwĩkĩra mũkanda ũcio kĩongo, nĩgetha ũgagĩkua mũtũngi ũcio na ng'ong'o, ũgagĩtuĩka wa gũgĩtwara kũrĩa ũragĩbatara maĩ ta macio.

Ng'ombe iria igĩkoragwo igĩkĩrĩithio, iria cigĩkoragwo cirĩ cia rangi wa kĩbuu, nĩcigĩkoragwo hihi cĩgĩkĩrĩithio mũno nĩũndũ wa nyama kana itakĩrĩ cia iria mũno, hau kabere. Nacio ng'ombe ta ici andũ nĩ magĩciĩkĩraga rũũri matũ-inĩ nĩgetha rĩrĩa ciagĩthiĩ kũrĩa rũũru-inĩ, kana rĩrĩa iragĩkĩrĩa igagĩkorwo igĩkĩmenyeka nĩcia mũhĩrĩga ũrĩkũ, kana nĩ ciaũũ, naguo rũũri ta rũu, nĩciagĩkoragwo hihi cĩgakatũrwo matũ kũringana na mũhĩrĩga wanyu ũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩkĩmaaka ng'ombe ta ici.

Ũrĩithi nĩ wagĩkoragwo atĩ, ng'ombe nĩ irakiumagario na tene mũno nĩgetha atĩ rĩrĩa gũrĩgĩkorwo atĩ, riũa rĩgĩkĩratha, kana ime rĩgĩgĩitĩka, mahiũ ta maya magagĩkorwo nĩ makinyĩte kũrĩa marathiĩ gũkĩrĩithio, nĩgetha magakĩambia gũkĩharĩra gũkiuma o gatene. Namo mahiũ ta maya nĩ magĩkoragwo marĩ maingĩ na nĩ magĩtũnganaga marĩ ma mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga, kana ma nyũmba nyũmba, na ũndũ ũyũ ũgagĩkorwo ũkĩrĩ mwega mũno, nĩ gũkorwo atĩ, andũ nĩ magĩteithanagia harĩ kũrora mahiũ ta maya rĩrĩa magĩthiĩ kou rũru-inĩ.

Mbembe rĩrĩa ciagĩkorwo cia igĩkĩgethwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ, nĩ igĩcokaga igagĩthiĩ igakĩigwo kũrĩa njũa-inĩ kana kũrĩa mĩgeka-inĩ nĩgetha cigagĩkorwo igĩkĩuma. Mbembe ta ici nĩ ikĩrekagwo cikĩume wega biũ nĩgetha atĩ, mbembe ĩno rĩrĩa igũgĩcoka ĩgĩgĩkĩrwo makũnia, ndĩngĩgĩkorwo igĩgĩbutha kana hihi rĩngĩ na rĩngĩ mbembe ĩno, angĩgĩkorwo ĩragĩthiĩ gũgĩthĩo mũtu rĩrĩa yagĩtwarwo gĩthĩi-inĩ, ĩgagĩtuĩka ya gwĩtĩkĩra gũthĩĩka na ĩkĩrute mũtu ta ũcio.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩhanda mbembe nyingĩ mũno, nĩgetha mbembe ta ici cigagĩkorwo igĩgĩkorwo ta irio cia mũgĩkũyũ kana rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Mbembe ta ici nĩ igĩkoragwo ikĩhandwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ, na ciakĩrĩkia gũkĩhandwo, mũndũ nĩ agĩcokaga agakĩreka cigĩkĩũme, nĩgetha igĩtuĩke cia gũgĩkũra biũ, na nĩ getha ciakĩrĩkia gũkĩũma, ũgagĩcoka ũgagĩetha andũ arĩa magĩũkaga magakĩrenga mabebe ta macio, na magagĩkorwo magĩkĩgetha mbembe ta icio nĩgetha igĩtwarwo ithiĩ igagĩkorwo igĩgĩthĩa hihi kĩndũ ta mũtu kana hihi ũndũ ũngĩ ũrĩa ũgũkĩenda ikorwo igĩgĩka.

Ũrĩithi wa indo ta ngũkũ nĩ ũgĩkoretwo ũgĩkĩrĩirwo mũno matũra-inĩ, naguo ũrĩithi ũyũ ũkĩrĩ mwega nĩ gũkorwo, ngũkũ ta ici nĩ igĩkoragwo ikĩrĩ njega mũno nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo igĩkĩrekia matumbĩ, matumbĩ marĩa magĩcokaga magagĩkorwo atĩ rĩu atĩ no makĩendio, kana ona magagĩkorwo magĩkĩrĩo o ro gũkũ mũciĩnĩ. Ũrĩithi ũyũ ũkĩrĩ mwega nĩ gũkorwo ũheaga mũndũ indo maita merĩ, wakĩendia matumbĩ, ngũkũ ta ici no ũgĩcokaga hihi ũgagĩkorwo ũgĩciendia na ũgagĩciarithania igagĩtuĩka cia gũkĩingĩha mũno.

Ũrĩithia wa ng'ondu nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩ kĩndũ kĩega mũno nĩ gũgĩkorwo ng'ondu, nĩ igĩkoragwo ikĩrĩ na maũndũ maingĩ thĩ-inĩ wa rũrĩrĩ rwitũ. Nacio ũhoro ũyũ nĩ ũgĩkoretwo ũgĩcenjetie na mahinda, ti ta ũrĩa wakĩrĩ hau mbere-inĩ nĩ gũkorwo rĩu cigĩkoragwo cigĩkĩhingĩrwo gĩcegũ-inĩ. Nacio icegũ ici igagĩkorwo ikĩgayanĩtio ikĩrĩ nyingĩ nyingĩ, cigakĩamba igakĩrĩa mahuti gĩcegũ-inĩ kĩmwe kana nyeki, igacoka igakĩhingũrĩrwo igagĩthiĩ gĩcegũ-inĩ kĩu kĩngĩ, rĩrĩa gĩcegũ kĩrĩa giakoretwo cigĩkĩrĩa nyeki kĩrakorwo gĩgĩcokereria nĩgetha gĩakĩmera nyeki rĩngĩ, ng'ondu ta ici nĩ igagĩcokio kũu rĩngĩ.

Mahiũ marĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia, nĩ magĩkoragwo makĩrĩ mega nĩ gũkorwo nĩ magĩkoragwo o ta iria cia rũrĩrĩ. Namo mahiũ ta maya nĩ magĩkoragwo magĩgĩthĩnjwo, na mũndũ agagĩkorwo rĩrĩa magĩthĩnjwo ũgagĩkorwo ũgĩkĩmarĩra mahuti nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩkĩruta kĩndũ ta rũa na wakĩrĩkia gũkĩruta rũa ũgakĩrenga nyama icio manuku manuku kana icunjĩ icunjĩ nĩgetha mũndũ agagĩkorwo agĩthiĩ gũkĩruga na agũkĩruga hihi akĩrengange nyama ĩyo rĩngĩ ĩkĩnyihe makĩria kana agĩthiĩ akĩmĩhĩhie na mwaki ĩrĩa ĩgĩtagwo nyama ya njino.

Mbũri cia mĩgoma kana nĩcio mbũri cia thenge nĩ igĩkoragwo igĩkĩneneha mũno nacio nĩ igĩkoragwo igĩkĩrĩithio o ro kũrĩa ithaka-inĩ iria ikĩrĩ o kũrĩa nĩ gũkorwo nĩ cikĩendete mahuti ma ithaka-inĩ mũnoo, nĩgetha igagĩkorwo cigĩgĩkũra cikĩrĩ na hinya na itigagĩkorwo igĩkĩgio nĩ mĩrimũ ta iria ikĩgiaga indo ta ici. Mahuti maya makĩrĩ mega mũno nĩ gũkorwo maingĩ mamo magĩkoragwo makĩrĩ dawa cia gĩthaka-inĩ, na kũguo mbũrĩ ta ici citikĩgiagwo nĩ mĩrimũ, na mũndũ aheaga o dawa ya njoka tu.

Ng'ombe kana nyamũ iria tũkĩrĩithagia rĩrĩa ciagĩkorwo igĩgĩthĩnjwo ,andũ nĩmagikoragwo magĩtheecereria nyama ta iriia kũrĩa njobeti-inĩ, magagĩcoka magagikorwo magĩakia mwaki mũnene ,nĩgetha magakĩhĩhia nyama ĩno. Nyama ici nĩigĩkoragwo na cama mũno ,na nĩigĩkoragwo ikĩrĩ njega mũno nĩgũkorwo itigĩkoragwo cigĩkĩrĩtwo indo nyingĩ na mũndũ no cuumbĩ tu agagĩcoka gwĩkĩra nyama ĩno, na agakĩoya kahiũ gake, agagĩikara thĩ nigetha agĩkorwo agĩkĩria nyama ta ĩno ĩrĩa igĩkoragwo ĩrĩ njega mũno.

Nyama nĩ ĩkĩrĩ mũharĩrie mĩingĩ mũno, na mũharĩrie ũmwe wayo wagĩkorwo atĩ nyama ta ĩno, nĩ yagĩkorwo ĩgĩgĩkĩrwo kũrĩa thaburi-inĩ kana nyũngũ-inĩ na ĩgagĩcoka ĩgakĩongererwo maĩ, na yatuĩka ya gĩkĩongererwo maĩ maya, ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩtherũkio nginyagia rĩrĩa maĩ ta maya marĩgĩkorwo magĩkiuma cama ũcio wa nyama, na maguta ta macio ma nyama harĩ kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩgĩtwo thubu, naguo thubu ta ũyũ ũkĩrĩ mwega mũno nĩ gũkorwo, nĩ ũgĩkoragwo na nyama cia mĩtukanio mĩtukanio, na ũgagĩkorwo ũgĩteithia mwĩrĩ mũno.

Rĩrĩa twagĩkorwo tũgĩgĩthĩnja indo gũkũ hihi mĩgũnda-inĩ itu kana rũrĩri-inĩ rwitũ, nyama ta icio nĩ ciagĩkoragwo ningĩ igĩgĩũka igakĩrengangwo tũnini tũnini, nĩgetha igagĩkorwo igĩgĩkarangwo na thaburia, na ciakĩrĩkia gũgĩkarangwo nĩ igĩtukanagio na waru o cigana ũna, nĩgetha ikĩingaingĩhe na gũkorwo atĩ, andũ nĩ makĩendete waru mũno na wakĩigua igĩgĩcama wega, rĩrĩa ikĩrugĩtwo na nyama ta ici. Nacio irio ta ici nĩ igĩcokaga igakĩgaĩrwo andũ, o mũndũ thani yake yake nĩgetha andũ othe magĩtuĩke a gũkĩrĩa nyama ta ĩno.

Waru nĩ irio igĩkoretwo igĩkĩhandwo mũno nĩ mũgĩkũyũ nĩ gũkorwo nĩ igĩkũraga na ihenya mũno, na nĩ agĩkoretwo agĩgĩkĩra waru ici irio-inĩ ciake iria nyingĩ mũno, kuma o gũgĩtherũkia waru ta ici cigakĩrĩo cirĩ mũtũmbũtio, kana waru ta ici igagĩkorwo igĩgĩthondeka mũkimo, kana waru ta ici igagĩkorwo igĩgĩthondeka kĩrĩa gĩgĩtagwo rĩu chips kana waru ta ici agakorwo agĩtukania na gĩthere na gũgĩcirĩa. Kũguo waru nĩkio irio iria igĩkoretwo igĩtuĩka cia gũkĩendeka mũno nĩ mũgĩkũyũ na cia gũkorwo igĩgĩtũmĩka kũndũ kũingĩ mũno

Mahiũ marĩa tũkoragwo tũkĩrĩithia ,nĩ magĩkĩmyagĩrĩrwo nĩ ihinda, rĩa gũgĩkorwo makĩgĩa ihu nĩgetha magĩciare tũcao, tũcao tũtũ tũgagĩcoka gũkorwo tũgĩtwarithia na mbere rũciaro rwa mahiũ ta maya, namo mahiũ ta maya rĩrĩa makĩgĩa ihu nĩ macokaga magagĩkinyĩrĩrwo nĩ ihinda rĩa mĩeri ta kenda ĩgagĩkorwo atĩ ng'ombe ta ici nĩ iragĩbatara gũkorwo igĩciara nacio nĩ igĩbataraga mũndũ wĩna ũmenyo kana ũmenyerete ũhoro wa gũgĩciarithia ng'ombe ta ici nĩgetha ũgakĩmĩteithĩrĩria gũkĩmĩgũcia gacaũ kau rĩrĩa ĩragĩciara na ũgagĩcoka ũgakĩmĩteithia gũkĩmĩhũrĩra manĩũrũ nĩgetha gacao ta kau gatĩgakinye nĩ gagũgĩkua nogakĩnengera ng'ombe ta ĩno nĩgetha ĩgagĩcũna mwana wayo na igagĩcoka ĩgakĩambia kũongithia.

Irĩa rĩria rĩgĩkorwo rĩgĩkamwo kũrĩ ng'ombe kana kũrĩ mbũrĩ, nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩmatio narĩo rĩkĩmatagio thutha wa gwĩkĩrwo bũthũ-inĩ, tũbũthũ-inĩ ta tũtũ kũrĩa rĩgũgĩikara thikũ ta inya, kana ithano, nĩgetha rĩgĩkorwo rĩgĩkĩmata. Narĩo iria ta rĩrĩ rĩakĩrĩkia gũkĩmata, nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩbucabucio nĩgetha rĩgĩtuĩke rĩa gũkĩiguana, gũkorwo nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkerete, na rĩakĩrĩkia gũgĩbucabucio, andũ nĩ magĩkagĩrĩrwo ikombe-inĩ, kana kũrĩa andũ magũgĩkorwo magĩkĩnyuĩra iria ta rĩrĩ, nĩgetha magĩtuĩke a kũrĩnyua na rĩtuĩke rĩa gũteithia thĩ-inĩ wa mĩrĩ yao.

Andũ nĩ magĩkoragwo ma gĩgĩtũmĩra indo cia mahiũ na njĩra mwanyamwanya either, wakĩhota gũgĩkorwo ũgĩkĩenja mahiũ ta macio guoya, nĩ getha ũgagĩkorwo guoya ũcio ũgagĩthi gũgĩtũmĩka kũndũ kũngĩ hihi gũgĩthondeka indo iria tũgĩkoragwo tũgĩ kĩhubĩra na cio kana indo ta, pillow, kana indo ta magoti marĩa tũgĩkagĩra ma heho. Ningĩ wakĩhota gũgĩ korwo ningĩ ũgĩgĩ thĩnja indo ta icio ũgagĩ korwo ũkĩrĩa nyama cia cio. Ikĩrĩ mahũthĩro maingĩ no kũringanaga na kĩrĩa mũndũ aragĩbatara na kwa ihinda rĩrĩkũ.

Nyama iria igĩkoragwo igĩgĩthĩnjwo, harĩ indo irio tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia mĩciĩ-inĩ itũ, nĩ cio hihi ta ng'ondu, kana mbũri kana ng'ombe kana indo ingĩ ta icio, nĩ cio igĩkoragwo igĩkĩrengagwo tũnini tũnini, na igagĩkorwo igĩkarangĩrwo thaburia-inĩ, kũrĩa mũndũ akĩmbaga gũkĩamba ũgĩkaranga gĩtũngũrũ, na nyanya, ũgakĩreka gĩtũngũrũ kĩu gĩtuĩke gia gũkĩhĩa, ginya gĩkagĩa rangi wa gĩĩtĩri, na kĩarĩkia gũkĩhĩa, ũgacoka ũgekĩra nyama ici thiĩniĩ, na ũgagĩkurugashania nginya rĩrĩa nyama ici igũkorwo igĩkĩhĩa.

Thĩ-inĩ wa ũndũire witũ, andũ nĩ magĩkoragwo na indo mwanya mwanya, cia gũgĩkua indo ta njohi, indo ta maĩ kana gũgĩkĩra mwĩtha. ĩndo ta ici nĩ ciagĩkoragwo igĩthondeketwo wega na igagĩtuĩka cia gũkĩgemio, nĩ amu ciakĩrĩ irĩ indo cia bata mũno, nĩ gũkorwo ciagĩkoragwo igĩkua indo ta ici rĩrĩa andũ magĩthiĩ kũrĩa gũkĩrĩithia, kana magĩthiĩ ihĩta kana o na ningĩ magĩthiĩ thabarĩ nene. Indo ici nĩ ciagĩtũmikaga gũkorwo igĩkua indo iria magũgĩkorwo magĩkĩnyua rĩrĩa me thabarĩ-inĩ ta ici.

Indo irĩa tũgĩkoragwo tũgĩkiũa kũrĩa mũciĩ-inĩ itũ nĩ cio ta makoro ma waru, makoro marĩa mangĩ ma karati na tũgagĩkorwo na indo ta meroni iria tũragĩkorwo tũgĩkĩrĩa na mamboga na indo ta marigũ ona kana indo ta hoho, makoro ta maya handũ ha gũgĩkorwo magĩteo magagĩthiĩ na ngari a kĩara, nĩ magĩkoragwo magĩkĩheo indo iria tũgĩkoragwo tukĩrĩithia indo ta mbũri kana indo ta thenge na migoma nĩgetha cigagĩtuĩka cia kũrĩa indo ici na magagĩtuĩka magũcinoria muno na cigagĩtũika cia gũgĩteithika mĩrĩ-inĩ yacio nake mũrĩmi agagĩtuĩka wa kuona baita rĩrĩa akũendia indo ta ici.

Mũgĩkũyũ nĩ agĩkoragwo agĩkĩrĩire mũno, ũhoro wa gũkorwo agĩgĩtũmĩra kĩrĩa arĩ na kĩo, kũhota gwĩka maũndũ marĩa aragĩbatara gwĩka, mũtũrĩre-inĩ wake wa o mũthenya o mũthenya. Mũgĩkũyũ ngari ĩgũgĩtwo ya probox rĩrĩa yagĩũkire, nĩ agĩkorirwo akĩmĩona ĩrĩ ngari njega mũno, nĩ gũkorwo nĩ ĩkĩrĩ hinya mũno, na nĩ ĩkĩrĩ njĩra nyingĩ ĩrĩa ĩngĩgĩkorwo ĩgĩkĩmũteithia gũkua nginya indo ta mahuti. Nĩ wakĩonaga mũgĩkũyũ agĩkua mabebe, kana mahuti marĩa mangĩ ma mahiũ make na ngari ta ĩno.

Rĩrĩa mũndũ agĩkorwo agĩkĩrĩithia mahiũ make, nĩ magĩcokaga agakĩmendia nĩgetha magagĩthiĩ kũrĩa ithĩnjĩro-inĩ kũrĩa magĩkoragwo magĩthiĩ gũthĩnjwo, nĩgetha igĩtuĩke nyama ta ici nĩ igũkĩenderio andũ kũrĩa mataũni-inĩ kana o na kou o icagi-inĩ citũ, kana kũrĩa nyama ici ingĩkorwo igĩkĩendio ta macukuru-inĩ kana mathibitarĩ-inĩ. Nacio ng'ombe ici nĩ igĩtwaragwo gĩthĩnjĩro kũrĩa igĩkoraga andũ makĩrĩ na ũtaramu, wa gũkorwo magĩgĩthĩnja ng'ombe ta ĩno, magagĩkorwo makĩmĩcuria na igũrũ na igagĩkorwo igĩkĩrutwo rũa na ĩgagĩcoka ĩgakĩrutwo nyama cia nda, nĩgetha igagĩcoka igagĩtwarwo kũrĩa iragĩbatara gũkorwo igĩthiĩ kũrĩo

Mbembe iria tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩma gũkũ mĩgũnda-inĩ itu, ,nĩigokagwo na mĩthemba mĩingi ya mĩrĩre yacio. Mũthemba ũmwe wa gũkorwo mũndũ agĩkĩrĩa mbembe ta ĩno, nĩ rĩrĩa agĩkorwo agĩthondeka mwaki wa makara ,na agagĩcoka agakiuna mbembe iria cikĩrĩ cia njũa citakĩrĩ nyũmĩrĩru mũno ,na agagĩcoka agakĩmĩũnũra mbembe ta ĩyo mahuti na agagĩcina na makara maya, ngina rĩrĩa ĩrĩona nĩyatuĩka rangi wa gũkĩmũgucĩrĩria. Mbembe ta ĩno nĩĩgĩkoragwo ĩrĩ thaka mũno na nĩĩgĩkoragwo cama, na andũ aingĩ nĩmaciendete nacio magĩciĩtaga mbembe cia cia njino.

Thĩini wa mambura mwanya mwanya ma mĩaka, andũ nĩmagĩkoragwo magĩkĩruga indo ta keki. Nacio keki ta ici cikĩrĩ kĩndũ kĩerũ, nĩgokorwo citiagĩkoragwo mũtũrĩreinĩ wa MũGĩkũyũ hau kabere. No andũ nĩmagĩciyũkĩtie mũno. Nacio igagĩkorwo cikĩendekete mũno ta keki ici cigĩkoragwo irĩ njerũ, iria igĩkoragwo ikĩrugĩtwo wega na igagĩkĩrwo cukari mũingĩ. Na igagĩcoka igakĩandĩkwo mandĩko ma kũringana na mambura marĩa mũndũ akĩrĩ, kana kĩrĩa mũndũ aragĩka hĩndĩ ĩo. Naigagĩkorwo ikĩgemetio nginya na matunda mangĩ ta macungwa, kana hihi ndare cia athũngũ iria cigĩtagwo strawberry igathi igagĩkorwo ithakarĩte mũno, na igatuĩka cia gũkĩendeka mũno.

ũhoro wa ũrĩithia wa ng'ondu nĩ ũkĩrĩ mwega mũno, nacio ng'ondu ta ici nĩũgĩkoragwo njĩra nyingĩ cia gũkĩrĩithia na njĩra ĩmwe nĩ harĩa ng'ondu ta ĩo ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrwo mũkanda na ĩgagĩtwarwo kũrĩa rũriĩ-inĩ ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩohererwo nĩgetha ĩgĩkorwo ĩgĩkĩrĩa nyeki kana mahuti harĩa ĩkĩohereirwo nagwo ũrĩithĩa ũyũ ũkĩrĩ mwega mũno no ũkorwo mũndũ nĩakĩhota gũkorwo agĩkĩrora mahiũ make na agagĩkorwo akĩmenya ũrĩa egũkĩgayania mahuti make magakĩrĩa handũ hamwe ũgacoka ũgakĩohora ũgagĩtwara harĩa hangĩ kogwo no ũkorwo ũkĩhota kũmĩhe handũ kando kando kana handũ mwanya mwanya nĩgetha itigagĩkorwo cĩgĩkĩrĩa mahuti mothe hamwe igagĩkĩnĩna.